Aneno ker mar piny Kenya, laktar William Samoei Ruto. En ranyisi ma riwruok kata bedo kamoro achiel mar jopiny Kenya mane oyier gi jo Kenya. Bedone kanyo nyiso kaka jogo modak e Kenya ne obedo kamoro achiel ma ochiwo jatendgi magidwa ni otaa gi e piny Kenya.